Kore duoke nikoni naa kopoi amanaa, aiparishare ltung'anak otuuno mukundani enche, netumi naa ateyielou ajo, aajo akwa moyiaritin eetae, nitokini ayiolou nikoni teneyauni reteto, teninche.

Indim aisuma oltung'ani metayiolou tenitaduaki keon ebaiki ninche nipuo naa aiteng'en nintodol eniko teneunisho arashu niyaki mpala naasira ilomon duake oitaakuno pee etum aisuma nitoki aduaya enikunari ilo kasi.

Keidim serkali aitadoi iropiyiani nalaki teneboli isiaitin emirare onkilani osaen, peyie etum intomonok kumok te Garisa atobol ildukai loo isaen onkilani teleleki.

Kore industry ekwee naa unotoo elkeek amu keretishoo teneing'uraa nebanaa nkop naunitoi lkeek neitokii sii adol ltungana odung' lkeek aitaa nkuk tanaa lopuo amir meyeloo sirkalii, koree sii keidimii aitumiai tenshetataa enkajijik naretishoo tomukundanii neinguraa tanaa kerisoo nkop eshetishoi neinguraa sii yetunotoo enkaree ebulutaa ndaa tonkop.

Kidimi aishopo nkilani, tanaa aranyi sinkolioitin lang',nitokini si airo nkutuk ang' nemeyiolo ninche tipatisho anaa nikiyiolo yiok, tana lo orkuak lang'. Na kidimi si atala nkayit nitarrori si nkutuk ang', tanaa nkitashot nkishopoto ang' nimin tipatisho.

kogol ngharama e nkinyongunooto e drown namara sii ltungana pooki oidim ainyengu kore sii keatai lkulie lemeyeloo ataasishore tankarake meata naa nkusoma tanaa technology e narikino drowns naa kore sii tankata nashheita nchan tanaa naa nkata e siwoo kitok measisho drown duo aitobiraki naa kore sii tana kenya meatai duo mpaash naasishore ltungana drowns tonkumoi tankarake sirkali apeny enarikino peasie siatin e seriani naaku nenenia naa ngolikinot tinilo aitumia drown

kiidim kulo aremok lolchmabai enkata supat pee eunisho tenaa aisiambu nitoki sii ayiau iwuejitin naatum riaai owuejitin naaya enkera tenesha enchan oleng' neponu etaasayu kuna baa nidim sii atayiolo nkata naaponu imoyiaritin tenaa abaiki duake nkata nanya orkuru irpaek nitoki sii ayiolou iwuejitin nemeitayu endaa kitok, imaniki duoke keeta nkulukuoni natarruoyie tenaa abaiki ramatie loltung'anak naitarruoyie naaku kiidim naaduo ataretu iltung'anak tenaaku ena siai elikini amu kekumok ilemeyiolo naa kulo omon oshiake oositai.

kaata mashini naipim nkuroshii ee ntokitin tinidung lshampa nitum naa aigeroo nebana ntoki nitumo neatai sii mashinii kini anaa nainguraa ph e nkulipo o nkare nati nkulipo naatai sii ana simu kini enkaina nutum awaiyee pichai tanaa abaki iwoshokkii lkulie aunok le simui mikitamaki serian te mbata enshe tanaa sii abaki indim aingurai notuu siwoo oo kuna kunini simui naa taata amu mogol nkinyegaa enshe

Kore naidim aikuna paanya irmaembei ormayai okuna kule, nakangasa ayiaya wueji naitiringe, naton temisa na ore enamisa na keton ake tewueji naituku ,nangasa nye mayai aiteleli jiko ,tanaa uma napik nkiti chumbi ore paidip nanya irmaembei kititi naitiringa penyo kule, ore paidim naitoki taa aigil pookin aigil nona ambaka naidip poookitoki.

Kore ainoko paitibir ena, naa kang'as adung inkiri meetaa kunini, naitokitokie meeta kenana, naiyer enkitunkuu, ornyanya napik nena kirik naoto atua naponu enkiti shimbi opilipili. Naitoki aponu nkitii are aitao na pii. Naisho naa meitotua peno. Naitokii alo aituku mpuka ainei , nadung'u dung' , naikarank nkutunkuni olnyanya napik atua osuburia naisho meoto tukitii taidakini. Koree paidip nairowaje nkare meototua napik enkurma orpaek nayier mpaka nirushayu. Ore paidim naisiapenu naigil aiyer aitoki, ore paidip napik taa saani. Ore peidip aikuna, naitoki taa aituku maembei lai, nadung'u dung', adung' dung' meeta kinikini narop taa napik saani, ore paidip nalo taa apik misa aijipanga naaduo pekinya ndaa nawuo.

kore duake naiko tanautaa naa kangaz ayelou nkoitei najo ninye pelakii tanaa mpesa tanaa nkadi e bank naa tanaa paypal paatum naa ateyolo naiko tanaret nangaz naa ainining nejo ninye aning naa duo nkalo enye tanaa mbataa duo nayie ninye peelo kore duo tanaa ltungani lemeata silinkini ijo mara naroiye alaaki kore tanalaaki nashukoki nanu ninye teneidip naa siai naasita naa tanamara neja naitoki arik cyber tanaa neti shi kulo tungana loitashekii naa airport pootum naa ateret peetum naa ashomo nkop naaduo naloito

kore ntoki e kwe naidim ataasa naa kangas ainguraa tanaa kairuakakii apakee lkilikwai loitodoluu ajoo keiliapitaa ropiyani ee skiza naa kore naiko naa kaidim aingurai te staa eight eleven haash nainguraa ajo ajaa abaki sikizani laata te simuu aai oo ropiyani naadunguto kila sikiza kore paidip naitokii aigeroki safaricom metapalaa tanaa metudungoo ninia sikizanii naidim duake aitumiai staa one hundred haash tanaa abaki awoshokii customer care lenshe alikii nyamalitin naimaritaa anaa sii aroiyee aingeroki mpalai towotsap tanaa abaki te ekix kore ake paadol ajoo meata naa naningitoi tenee ijo maraa naroiyee abakii naa communication authority ee kenyaa aliki naa lomon laimaritaa pootum naa ninshe atodol penyee naiko naa tanaaret tankarakakee naa kunaa nyamalitin naatumitoo teneiliepieki sikizaa oleng

Kangas aliki naa ntokitin naayeu ninye tenaa naanarikino metaa keata. Kwansa naa metaa keata jiko koa, kore neare naa keyari metaa keata nkuk naatoito, neitoki sii aata nkibiriti tanaa naa nkiti ardasi nainokie, tanaa abaki nkutii keeke naatoito. Neyari sii metaa keeta lsuburia, neeta sii ntokitin naajo naa peeyer onkiti nkikombe enkare nabukoki naade teneaku ketaa kolo aikuaaar nkima. Naaku ore nekwe naa keyari metaa keiteleki nena nkuuk nkeper naa eina jiko. Kore peidip neitoki apik inia ardasi tanaa lkutik keek, neinuak naa te nkibiriti. Kore peidip neiyuk pii, aiyuk neisho metaa kerasp naake nkima aitobiraki, nengas abaki agira peneu, aanyu meibung'a naa nkima. Kore peibung' neyaa taa nkaji alo naa duo ayerishore tanaa naaduo alo aas naaduo lkasi oyeu ninye.

kepaasha oleng nkitengenare yaapa onataata edigitol naa tankarake kore taata keishorii duake nkera meigurana abaki nghojitin neishorii sii meikilikuana ntokitin netuu eibung naa kore apa lmaalimoi akee eiro adake newenii ake nkera ainining kore siapa kotuwaa nkitabuni apake ake eatai meata naa siapa ntoki naijo taa kompita tanaa abaki internet tanaa projector kore sii abaki apaa naa nkisoma eapa naaku kotuwaa keingurarii naaduo lkeretin naaku akini akini epuoi kakee kore taata keinguraa naa abaki science naaduo nejeito science neinguraa naa abakii taata notuu naa nghoji duake neidim neigeri kuna kera kore sii otoki apaa kore uhusiano ellmaalimoi o nkerai naa peininingisho ake kakee kore taata lazima naa peeyolou nkerai ajo nyo naa easita ninyee tosukuul naaku kore taata keidim duake neipundus naa nkera metaa nkera naata nkanyit notum si abaki ainguraa lkeretin lenshe netum sii abaki atiliki nkerai naa maisha nalotuu naa kore naa abaki taata kore msingi naaduo entoki naitibiraki naa peitodol ltungana naa lkusoma naa etaata metaa keyolo naa abaki taata aifikiriai muzuri aitumiyai naduo ndamunot enyanaa meteretuu kore sii ntoki naa tornoo kore apa nkisoma eapaa naa nembata naboo neimenguraa naa sii abaki apaa talanta enkeraa naaduo